Jomo Kenyatta nĩwe warĩ mũkenya wa mbere gũtũĩka mũtongorĩa wa bũrũri wa Kenya na athanĩre bũrũri wa Kenya kwa mĩaka ikũmi na ĩtatũ na ari ũmwe wa andũ arĩa ma rũĩrire wĩyathĩ wa bũrũri ũyũ wĩtũ wa Kenya na nĩ mũtongorĩa ũmenyekanĩte na njĩra nene mũno, na tũkamũhe gĩtĩo ta akenya, tũmũĩta baba wa bũrũri wa Kenya tondũ nĩwe wabĩrĩrĩe niwe warĩ mũtongorĩ wa mbere gũtongoria bũrũri wĩtũ wa Kenya. Jomo Kenyatta nĩ mũndũ wekĩre maũndũ maingĩ mũno na mega magũteĩthirĩrĩa bũrũri ona haũ ũkĩnyĩte na akĩga mithĩngĩ ya ũtongorĩa wa bũrũri wa Kenya na agĩtũteĩthĩa kũona wĩyathĩ agĩtũamũranĩa kũma kwĩ nyakerũ tũkĩhota gũkorwo tũkĩrũgamĩrĩra ĩthũe ta akenya kĩũmbe.

Andũ arĩa metĩkaga metĩka ma hi na hi nĩ magũmagĩrwo nĩ moritũ ma mĩthemba ĩtiganĩte, tondũ rĩmwe nĩ metagwo kũndũ kwĩna ũgwati kũndũ marabatara mũndũ akorwo ethaĩte wega. Kũndũ kũmwe nĩ mathiaga magekora nginya nĩ matharĩkĩrwo, na magũthiĩte gũĩtĩka ũndũ wa hi na hi. Rĩmwe gũgakorwo nĩ kurĩte mbura nene, magathererio nĩ maĩ. Rĩmwe gũgakorwo kũu kũretanwo gũtingĩthiĩka tondũ onao nĩ metigagĩra mĩtũrĩre yao gũkorwo ĩ hatĩkainĩ, tondũ rĩmwe nĩ mathiaga magekora ona mũndũ nĩ agerirwo ngero na nĩ gũĩtĩka agũĩtĩkaga ũndũ mũna kana egũthiaga gũteithĩrĩria ũgwatinĩ mũna. Koguo macio nĩ mamwe ma moritũ marĩa mahĩtũkagĩra namo, na magatũma wĩra ũcio wao woneke wĩ mũritũ.

Rigathĩ Gacagua, ũyũ nĩwe mũtongoria wa kĩũteti mũnene ũrĩa wĩyũmĩrĩtĩe rũrĩrĩinĩ rwitũ rwa gĩkũyũ kana rwa kĩrĩma, tondũ nĩarĩ akoretwo thirikariinĩ ĩrĩa ĩrĩ ho, no agĩtuĩka wa kũhagũrwo, na ũndũ ũcio dwakenirie andũ a rũrĩriĩnĩ rwitũ. Kogwo nĩ twacokĩre tũgĩcoka mwena wake. Tũgĩtuĩka wa kũnyitanĩra na Rigathĩ Gacagua, tondũ ma nĩ tuonire nĩma nĩ mũtongoria njamba ona gũtuwĩka nĩ aikĩtio nja wa thirikari, nĩ akoretwo agĩtetera rũrĩrĩ rwitũ na kinyi mũno. Na agakorwo agĩtũrũĩrĩra mũno, agĩkorwo e mũharĩinĩ wa mbere, kuona atĩ rũrĩrĩ rwĩtũ rũtirahinyĩrĩrio, na maũndũ mothe marĩa marabangĩrwo rũrĩrĩ rwĩt , agakorwo nĩ aramamenya na agakorwo agĩtũteithia ũrĩa tũkwĩhanda, ũrĩa tũkũrũgama ta rũrĩrĩ.